Okere biik ab kwaya chebo tyenwoki ab kipgaa kailach anyun ingoroik ab kipgaa tyenii chutok, mii kondoindet ne muren tai negwony bo komonut ketieni tyenywoki ab kipgaa sikemuch keneti biik alak akopo pitoshek kyok

Kasitni ko kasit ab keegu conductor eng basishek. Betut neteai keyae conductor komanyumnyum mi kewelutik che chang yachei ijeng bik kolany basit igur bichoto eng stage inam chepkondok cheliboni iregu bichoto eng olemochei kopaa ako kora irekyi misigoshek kwag.

Chu ko nyendek che mi mbar kimine keswekab nyendek keminjin imbar nekagechop neityo kesemberji neityo kepiit asimaan kuti.k Yeit betutab kesishet inaee yekagoyomya ichek kebut kebirr bomang nyendek ak kemaa.

Nii ko imbaret ab kaawek ketit neigere ko ketit ab kaawat netindo lokoek chebiriren kokokoam keges ko chenyolilen kotomo kekes nkikol anyun kaawek kotindoi anyun keljin nebo barak missing ngamun kioldoo kaawek en bitonin en beit nebo barak.

Chu ko neranik. Togu kole mi barabara neranichu. Tindoi pirimbishek ak kotogu ko moboiboi. Kainde keunek barak. Uu kele ng'aloljin kipsiasayat nemi taining'ung'. Mi tuguk che moboibochi icheget.

Akere chepkondok, notishek chebo elepu elepu chechang che rototin. Kakiminchi chepkondok chutok guniet. Kiit ne milo anyun ko amunee konde chito chepkondok chotok guniet. Ndaka ane katandeni chepkondok chuk benkit.

Akere kipsuruchishek somok. Tiong'ichu koechen mising, kinyorjin ichek game parks. Bwonei biik nyokokere kipsuruchishek chutok sikonyorjigei kelchin emeet. Eng notok konyolu keriib makibar tiong'ichutok amun bo komonut.